ũrĩmi wa mĩanga thikũ ici nĩũkoretwo ũiyũkĩtio mũno, ta ũrĩa waiyũkĩtio hau kabere nĩ amu andũ aingĩ nĩ macokereire irio iria cia kũrehe mbeca. Na ũngĩringithania ũrĩmi wa mĩanga na wa ikwa, no wone atĩ mĩanga nĩ ĩrĩmagwo ũgakora mũndũ nĩ ahandĩte mĩanga handũ hana thĩinĩ wa mũgũnda wake, na ikwa nacio no cihandagwo ona akorwo citihandagwo nyingĩ mũno na, ngwacĩ nĩguo mũmera ũrĩa ingĩhokerwo kũrĩma mũno.

Ndũma nĩ mũmera ũrĩa ũbataraga ũkorwo ũgĩkũra handũ hena maĩ maratherera kana hena handũ hena maĩ maingĩ kana handũ tĩri wĩna maĩ maingĩ nĩgũkorwo ndũma nĩ mũmera, nĩ bataraga ũkorwo ĩgĩkũra handũ hena maĩ nanĩ getha ĩkagucia kana ĩtho.. yombĩtwo nĩguo ĩkũre handũ hena maĩ maingĩ nĩgetha ĩkahota gũkũra wega, ĩgakũra kũringana na ũrĩa yagĩrĩire ningĩ kũgetha ndũma gũgakorwo gwĩ kũhũthũ nĩ amu ndũma rĩrĩa ĩkũrĩte handũ hena maĩ nĩ ũhũthũ kũmĩkũra na kũmĩcokereria muoyo rĩngĩ.

ũrĩmi kana kũrĩma ũkĩgarũranagia irio thĩinĩ wa mũgũnda, ĩĩ nĩ ũndũ ũmwe tũthomithĩtio nĩ athomithia a kĩngirigaca na nĩhotaga kũrũmĩrĩra tondũ nĩamu harĩa ndahandĩte mbembe kĩmera gĩkĩ, nĩhotaga kĩmera kĩu kĩngĩ ngahanda kĩndũ taa kĩndũ ta mĩthemba ya nyeni kana mĩthemba ya mboco kana rĩngĩ ngamba ngahanda thara , nĩ niguo gũcenjia tĩri na gũcenjia tũtambi ũrĩa tũngĩkorwo tumanĩte na kũhũra mbembe na nĩ nĩnyonete ũguni, tondũ rĩrĩa wacenjania irio thĩinĩ wa mũgũnda nĩũraga tĩri nĩũthiaga wagĩrĩte o ũrĩa ũrathiĩ na mbere kũhanda irio icio.

Mĩmera ĩrĩa ya irio cia mũciĩ na mĩmera ya ya kũendia kana ya biacara nĩkoragwo na ngũrani nene nĩamu mĩmera ĩrĩa ĩrarĩo kũu mũciĩ irio iria cirĩagwo mũciĩ itioyaga kahinda kanene hĩndĩ ĩrĩa ciahandwo ingĩgakũra. No nĩũkoraga mĩmera ya kũendia na irio iria cirahandwo nigetha ciendio mbeca ta cikũraga kahinda kanene ona no citũre mũgũnda mĩaka mĩaka mĩingĩ no mũrĩmi agathiĩ na mbere kuongerera bataraitha na thumu na ningĩ kũhumbĩra mũmera ũcio. No irio irarĩo mũciĩ niciagũkũra na mĩeri ĩtatũ kana ĩna thutha ũcio cikagethwo na gũkahandwo irio ingĩ.

Marigũ nĩ mũmera, marigũ nĩ mĩmera ĩrĩa kana nĩ irio iria ikũraga hĩndĩ ĩrĩa kwĩna mbura wega nĩ amu nĩ cibataraga maĩ maingĩ nĩgetha cikũre na cibatare ga tĩri, tĩri wĩna ũgunyu mũingĩ nĩgetha mĩri ya, mĩri ya mũramba kana nĩgetha nginya ĩrute thuna na mĩri ya mũramba ĩhote kũingĩra thĩ nĩguo yethe, nĩguo ĩhote kwĩnyitĩrĩra tĩri-inĩ na nĩgetha yone indo iria ĩrabatara nĩguo mũramba na irigũ rĩkũre na..

Rĩrĩa ndarĩkia kwĩharĩria ndĩ mũciĩ, nĩ nyumagĩra, ngamba ndaumĩra hau renji kana bara, nĩ njikũrũkaga, ngaringa mũrĩmo ũria ũngĩ, ndarĩkia kũringa mũrĩmo ũrĩa ũngĩ, nĩ ngoranaga na barabara ya rami, harĩa njoyaga ngari, ngahaica ngari, ĩkandwara ĩkanginyia taũni, kana thoko kũrĩa ndĩrathiĩ, ngahingia wendi wakwa, kuma hau thabarĩ ya gũcoka, no njoye nduthi kũringana na mũrigo ũrĩa ndĩnaguo, kana no njoye ngari, ĩnjokie, na ndacoka harĩa ngumĩra rami-inĩ, ngakĩringa hau, ngacoka o mũciĩ

Matatũ na ndũthi nĩ njega hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arathiĩ kũringana na harĩa arathiĩ na kũringana ũkuoya mathaa maigana kana ndagĩka cigana gũkinya hau. Thabarĩ ngũhĩ nĩ hũthagĩra ndũthi gũthiĩ nayo no thabarĩ ndaihũ kana rĩrĩa itarĩ na ihenya rĩa gũthiĩ, itarĩ na ihenya kana nyumĩte nyũmba gatene nĩ hũthagĩra matatũ ĩkanginyia ikandwara ikanginyia o harĩa ndĩrathiĩ. Na ningĩ matatũ ũkĩringithania thogora wa kũrĩha nduthi na matatũ, matatũ ci na raithi o gũkĩra nduthi.

Njũgũ cia gĩkũyũ nĩ ciĩkaga wega hamwe na mbembe, nĩ tondũ nĩ cikũranagia hamwe, nĩcikũranagia hamwe na mbembe, na cikaruta maciaro marĩa magĩrĩire. O ho gũkũra kwa njũgũ cia gĩkũyũ o hamwe na mbembe gũtioyaga ihinda inene koguo mboco, kana njũgũ icio cia gĩkũyũ cikũraga, na cigatiga mbembe, ciagethwo, cigatiga mbembe mũgũnda, na hau, ũguo nĩ cikũraga mbere ya mbembe, koguo ĩgatũma mbembe cigathiĩ na mbere gũkũraga, no njũgũ nĩ ciagethirwo tene.

Kũringana na irio iria cirakũrio thĩ-inĩ wa mũgũnda, irio icio nĩ citũmaga mũrĩmi rĩngĩ acenjie bataraitha ĩrĩa atũmagĩra, ĩrĩa atũmagĩra kana ĩrĩa atũmagĩra nĩguo gũkũria, gũkũria irio icio kũringana na mũmera ũrĩkũ arahanda kana nĩ maumĩrĩra marĩkũ arenda makorwo mena irio icio. O ho arĩmĩ nĩ matũmagĩra bataraitha ng'eni nĩguo kũgeria kana no yongerere maciaro kana ũguni, kana gĩtũmi kĩayo ingĩtũmĩka thĩiniĩ wa mũgũnda gĩkoragwo kĩhana atĩa

Kahũa karĩa tũhandaga gĩcigo-inĩ gĩa gwitũ getagwo kahũa ka rũirũ, rũirũ eleven na kahũa kau nĩ gakoragwo na maciaro mega nĩ amu mbegũ yako nĩkoragwo ĩ ndungu na ĩgakorwo ĩna cukari ũrĩa wagĩrĩire , gagakorwo na ũritũ ũra wagĩrĩire, o ho kahũa kau ka mũthemba wa rũiru eleven nĩ kahotaga gwĩtiria mbura, mbura nyingĩ na riũa, kana rĩrĩa gũkoragwo na riũa inene, nĩ kahotaga gwĩtiria, na gakahota gũtũma mathangũ mako makorwo marĩ ũrĩa magĩrĩire, na mena , gakahota kuurugĩra, koguo kahũa kau nĩ kega mũno.

Matunda marĩa matarĩ mbegũ andũ nĩ mamoyaga mena ũtiganu mũnene mũno kana makona ti matunda magĩrĩire gũkorwo makĩhũthĩka kana makĩrĩo nĩ amu andũ aingĩ mamenyerete atĩ itunda o rĩothe rĩrĩa rĩragethwo kana mũndũ aragũra handũ nĩrĩbatiĩ gũkorwo rĩngĩ rĩna mbegũ, na rĩbatiĩ gũkorwo rĩ na mbegũ nĩguo rĩngĩ, mũndũ akenio nĩ itunda rĩu, no athiĩ ahande mbegũ ĩyo, na amĩtungate, no nĩ hakoragwo he haritũ rĩrĩa mũndũ agũra itunda rĩtarĩ na mbegũ, nĩ amu itunda rĩu ndũngĩhota kũrĩkũria ũndũ ũngĩ, kana kũrĩongerera, kũrĩongerera, kũrĩongerera ũrĩa ũrarĩenda nĩguo rĩkũre.

Ihũa kana mahũa rĩrĩa mena kĩgunyũ kana igunyũ, nĩ mambagia gũcenjia ũrĩa rĩkoragwo rĩhana kana ũrĩa rĩonekanaga, muonere wa rĩo rĩkambia kũhoha, nĩ amu kĩgunyũ kĩu nĩ gĩkoragwo gĩgĩthũkangia mĩena kana honge kana rĩgĩkoragwo rĩgĩthũkangia ũrĩa ihũa rĩu rĩonekaga kũrĩ, kũrĩ andũ. Ningĩ ihũa rĩu, mahũa mau nĩ mambagia gũkorwo mena kamũhera kana kamũnungo gatiganĩte na mahũa marĩa mangĩ nĩ amu kĩgunyũ kĩu nĩ kĩrathũkangia, kĩrathũkangia ihũa rĩu kumana na thĩiniĩ.

Irio iria ihandagwo mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ gitũ, nĩ irio ta mbembe na mboco na nĩ iteithagia mũno gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ amu nĩ gũkoragwo, nĩ citũmĩkaga rĩrĩa andũ mekũrĩa mĩciĩ, makanyihanyihia mathogora ma gũthiĩ kũgũra irio duka-inĩ. O ho andũ nĩ marĩmaga cai na kahũa na nĩ mateithagia mũno rĩrĩa, tóndũ nĩ mendagia thĩ-inĩ wa thoko kana gĩthĩi, nĩguo makona mbeca, na oho andũ nĩ marĩmaga marigũ marĩa mahandagwo mũgũnda nĩguo makona irio cia kũrĩa, o ho marigũ nĩ mendagio.

Utungata wa woi, kana kwerũhia kwa marũa ma ndereba ma barabara, nĩ mamwe ma motungata marĩa ma thirikari marĩa maheangwo intaneti-inĩ, na ũndũ ũrĩa mwega nĩ atĩ, ũtungata ũcio mũndũ ndatindaga agĩthiĩ kwara raini thĩ-inĩ wa obici ya thirikari, ningĩ mũndũ no aihũrĩrie, kana no erũhĩrie marũa macio, o harĩa arĩ, o kũrĩa arĩ, o tha iria angĩenda kũihũria.

Mũndũ ũrĩa wĩna ũhoti wa gwatha, wĩna, wĩna wathani mũnene nĩ mũmbunge, kana mũmbunge gĩcigo-inĩ gitũ, ũrĩa ũhotete kũrehe uthiĩ wa na mbere mũno itũra-inĩ rĩa gwitũ, na oho, nĩ ahotete gwaka mabarabara, kwerũhia mathukuru, o na ningĩ, nĩ ahotete kürehe tabarĩra ingĩ iria andũ ethĩ, kana andũ aya anini tũrahota gũkorwo tũgĩtũmĩra tũgĩtũmĩra rũrenda nĩguo kũihũria, nĩguo gwĩka maũndũ mangĩtũhe mbeca.

Wa mbere, kambuni ĩyo no ĩrehe mĩtambo ĩrĩa ya gũkinyanĩria, mĩtambo ĩrĩa itũmĩkanaga, ĩtũmikaga thĩ-inĩ wa ũkinyanĩria wa ndeto, na rũthiomi rou marenda. Macoke macoke marehe mĩtambo ya digital kana ya tekinoronjĩ ĩrĩa ĩratũmĩka, mamĩkĩre kũu icigo-inĩ icio, Macoke marehe kana mandĩke mũndũ waragia rũthiomi, rũthiomi rũrĩa andũ a kũu maranyita kana maraigua, na ũndũ ũcio nĩ ũgũteithĩrĩria tondũ andũ acio nĩ magũkinyĩrwo nĩ ndeto iria marenda, na ndũmĩrĩri iria mabatiĩ gũkorwo cikĩmakinyĩra.

Wa mbere, no njeterere nginya rĩrĩa netiwaki ĩkaagĩra, na nĩguo hũũre ndũmĩrĩri menyithie andũ arĩa maheanaga kana kũrĩa ndabatie kũheana ndũmĩrĩri atĩ nĩ netiwaki yarĩ na thĩĩna. O ho, o ho, rĩrĩa netiwaki ĩngĩikara mũno ĩtarĩ thondeke, no njoye ikinya na ndĩĩtware thĩĩnĩ wa wabici kana kambũni ya kũheana motungata mau ma netiwaki, ndĩmataarĩrie thĩĩna ũrĩa tũkoretwo twĩ naguo na nĩ getha nyone ũteithio ũrĩa wagĩrĩire.

Gĩthomo kĩa nenda-inĩ nĩ gĩkoragwo gĩ kĩega nĩ amu mũrutwo ũrĩa ũrathoma rũrenda-inĩ nĩ ahotaga kwamũkĩra ngerekano, akonererio ngerekano ũrĩa, ya kĩndũ kĩrĩa arenda gũthomera kĩndũ kĩrĩa arathomera kana kĩndũ kĩrĩa arenda kũmenya ũhoro wa kĩo ũkĩringithania na gĩthomo gĩa kirathi kĩrĩa, rĩmwe nĩ hakoragwo na ũritũ mũno, wa kũheana ngerekano, ĩrĩa mũrutwo arenda. Ningĩ gĩthomo kĩa ngerekano, kĩa rũrenda-inĩ, nĩ gĩkoragwo gĩ kĩhũthũ kũrũmĩrĩra tondũ, tondũ rũthiomi rũrĩa rũratũmĩka, mũrutwo nĩ ahotaga kũrũnyita na akarũrũmia, ũkĩringithania na gĩthomo gĩa kĩrathi, rĩrĩa mũrutwo no aremwo nĩ,,nĩ kũigua ciugo imwe iria mũrutani arerana e harĩa mbere, nake e gũkũ thutha.

Athii kana andũ rĩrĩa marathiĩ na ngari cia mũingĩ barabara, nĩ mateithagia kũnyihanyihia mũhatĩkano tondũ ngari cia mũingĩ ti nyingĩ thĩ-inĩ wa barabara gũkĩra ngari cia andũ kĩũmbe, na ningĩ nĩcihotaga gũthiĩ ithiaga ikuĩte andũ arĩa aingĩ mathiaga mawĩra kana mawabici mathiaga na ngari cia mũingĩ, koguo rĩrĩa kwĩna ngari cia ngari nini bara cia ũkui wa mũingĩ, nĩ cihotaga gũthiĩ cikĩoyaga andũ kana cigĩkuaga andũ o handũ o hothe, makĩmarekagia handũ, makĩmaigaga handũ o hothe, Na ningĩ, nĩcihotaga kũnyihanyihia mũhatĩkano tondũ cigũthiĩ ihenya, ĩno ĩgeterera ĩno ĩngĩ, ĩno nĩ ĩthiĩaga ĩgatigĩra aya andũ, agatigĩra ngari ĩno ĩngĩ athii

Ndutu nĩ mũrimũ ũnyitaga mbembe na rĩrĩa mbembe ĩyo yagĩa mũrimũ wa ndutu nĩ gũkorwo atĩ mbegũ ĩrĩa ciatũmĩra kana mbegũ kana mbegũ iria ciatũmĩkĩte hĩndĩ ĩrĩa mbegũ icio ciahandagwo citiakĩnyanĩitie ikĩro na citiarĩ njega, koguo ũgakora mbembe ĩyo hĩndĩ ĩrĩa yakũra, nĩ ĩkoragwo ĩna thĩna, ndĩkũraga kũringana na ũrĩa ĩbataire gũkorwo ĩgĩkũra kana ĩrute maciaro kũringana na marĩa ibatiĩ gũkorwo ĩkĩruta

Rĩrĩa ũgũtũmĩra ndawa cia kũroga tũtambi rĩrĩa kwĩna mbura nene, ndawa ĩyo ndĩkoragwo ĩrutĩte wira ũrĩa ĩbatiĩ kũruta. Rĩngĩ yahuhĩrwo mathaa ma hwa-inĩ gũcoke kure. Ndawa ĩyo ĩkuagwo nĩ maria kana maĩ ma mbura. No ĩtwarwo rũĩ na yatwarwo rũĩ igathiĩ ĩgathũkia maĩ ma rũĩ, kana no ĩthiĩ handũ hangĩ ĩthũkie maĩ marĩa maigĩtwo kana mategetwo matũmĩke rĩngĩ ma kũnyua kana ma kũhũthĩra mũciĩ makũruga kana rĩngĩ maĩ macio nĩmathiaga mũgũnda urĩa wĩna irio ta thara ũrĩa ũbatiĩ kũrĩo nĩ ng'ombe na ndawa ĩyo ĩgathũkia mũkũrĩre wa irio icio cia kũhũthĩrwo nĩ mahiũ ohamwe na andũ.

Gĩtũngũrũ kũhoha nĩ ngiragĩrĩria rĩngĩ na gũkĩhumbĩka, kana gũgĩikĩria tĩri, ngahumbĩra gĩtũngũrũ kĩu na tĩri nĩguo rĩrĩa kĩaheo maĩ kana rĩrĩa kĩaheo bataraitha kana kĩongererwo dawa ĩrĩa gĩbatiĩ gũkorwo kĩna, gĩkahota kũnyitia maĩ macio, na makahota kwamba gĩgaikaranga hau thĩ-inĩ wa tĩri ũcio, o ho nĩhotaga kũmenya rĩrĩa batiĩ gũkorwo ngĩhũra dawa kana ngĩhe maĩ, na nĩguo gĩtũngũrũ kĩu gĩtikahohe na gĩtũngũrũ kĩu gĩgakũra ũrĩa kwagĩrĩire.

Motungata ta rĩngĩ andũ magetwo mbaratha na, na magatarĩrio kana magathomithio ũrĩa macini cia kũruta mbeca, cia kũruta mbeca rĩngĩ tamacini cia kũruta iria citũmĩkaga. O ho nyingĩ nĩ gũkoragwo na andũ arĩa makoragwo, makandĩkwo nĩ kambuni kana mabengi ajenti-inĩ magoka nĩguo magateithĩrĩria andũ arĩa, andũ arĩa marenda kũruta mbeca na hihi matirĩ na ũmenyo ũrĩa mabatiĩ gũthiĩ na mbere nĩgetha marute mbeca icio.

Njĩra ĩrĩa njega mũno na na ĩrĩa ya ya ya kũgirĩrĩria mĩrimũ thĩ-inĩ wa mũgũnda nĩ kũhũthĩra njĩra cia ndũire onangĩkorwo imwe na imwe rĩmwe nĩcigĩthiaga rĩmwe andũ maga magakĩremwo nĩ kũhũthĩra makahũthĩra dawa, nonjĩra ĩrĩa njega nĩ kũhũthĩra njĩra cia ndũire nĩ tondũ njĩra cia ndũire gũtirĩ hĩndĩ gĩkĩro kĩa mũmera kana maciaro mathũka mamathũkangagio kana mahotagio nĩ njĩra icio cia mũmera ũkĩringithania na rĩrĩa ũratũmĩra dawa nĩũkoraga mũcamo wa irio iria ciragethwo thĩiniĩ wa mũgũnda nĩicenjagia kana rĩngĩ gĩkĩro kĩrĩa cibatie gũkorwo cikĩgethwo nakĩo gĩgacenjia kúringana na dawa ĩrĩa ũrahũthĩra.

Rĩrĩa thũkũma ciĩ tuta-inĩ, nĩ cirĩagwo mũno kana kũrengagwo mũno nĩ tũgunyũ tũrĩa tũkoragwo, tũrĩa tũrengaga kamũtĩ hau kamũmera, kamũngũrwa kau rĩrĩa karakũra, karaumĩra, na ningĩ rĩrĩa thũkũma ciahandwo thĩ-inĩ wa mũgũnda harĩa cigũkũrĩra nĩgetha rĩngĩ ciendio kana citũmĩrwo, nĩ kũrĩ mũmera, nĩ kũrĩ kanyamũ getagwo kang'ũrũ karĩa kenyitagĩrĩra thĩ-inĩ wa mathangũ, haha mwena na rungũ wa mathangũ na gakambia kũra mathangũ macio, na gagathũkangĩa gĩkĩro ka mathangũ rĩrĩa me mũgũnda.

Rĩmwekũringana na gatambi karĩa ke mũgũnda, ta kang'ũrũ, rĩmwe nĩ gaitagĩrĩrio mũhu, kana ũgatũmĩra njĩra cia ũndũire iria cikoragwo kuo na citũmĩkaga ta gũitĩrĩria mũhu, rĩngĩ gũthiĩ kũhumbĩra tĩri, rĩngĩ gũitĩrĩria, gũitĩrĩria maĩ ma thabuni, kũhũrana na tũtambi tou, na ningĩ rĩrĩa tũtambi tũu hũthagĩra dawa ndũrũ kũringana na, kũringana na ũrĩa mũtaramu wa ngirigaca andarĩirie, ngahũthĩra dawa nĩguo ngahota kũnina tũtambi tũu, na ngatũnina kaimana.

Mũrimũ ta mũrirũ kana mĩrimũ ĩno ya kũrwara magũrũ o hamwe na kwamboka kanua nĩ mĩrimũ ĩmwe ĩrĩa ĩtambagio naihenya kana ĩtambaga naihenya kuma nyamũ ĩmwe nginya ĩrĩa ĩngĩ na mũno mũno ĩrwaragwo nĩ mahiũ marĩa maigagwo, makoragwo thĩinĩ wa mĩciĩ na nĩũkoraga rĩrĩa nyamũ icio cia nyitwo nĩ mĩrimũ ĩyo nĩi rĩmwe nĩ ũkoragwo na nyamũ icio nĩ ciambagia rĩngĩ cikambia gũkua, nĩguo kũgirĩrĩria mĩrimu ĩyo ndĩkahanĩke ataramu kana marĩgĩtarĩ ma nyamũ nĩmokaga na magathecha dawa cia kũgirĩrĩria mĩrimũ ĩyo rĩngĩ ndĩgatumũke kana rĩngĩ ndĩgathereme angĩkorwo kwĩna ndariri cia mĩrimũ ĩyo kwonekana.

Mũtaratara wa mbere nĩ kwamba kũhinyĩrĩria atĩ nĩ ndagũra mbeũ kana mĩngũrwa ĩrĩa ĩkinyanĩirie ikĩro kana ĩrĩa ĩngĩtiria gũthũkangio nĩ igunyũ. O ho nĩ ndũmagĩra njĩra cia ũndũire ta gũitĩrĩria mĩmera rĩrĩa ĩ mĩnini mũhu nĩgetha igunyũ, kagunyũ kĩgunyũ kĩu rĩrĩa gĩ kĩnini gĩkoragwo nĩ mũhu ũcio, nĩ ũrũrũ wa mũhu ũcio. O ho nĩ gũkoragwo na dawa iria cihuhagĩrwo nĩgetha kũgirĩrĩrĩria ũtheremu kana kũgirĩrĩria igunyũ icio rĩrĩa nĩcigũthũkangia mĩmera mũno.

Rĩrĩa mathangũ mambĩrĩria kũhoha kana mambĩrĩria gũcenjia ũrĩa makoragwo mahana kana rangi wamo hau nĩyo mũrĩmi ambagia ambagia kũmenya ndariri cia cia mũrimũ hena mũrimũ ũkĩte oho rĩrĩa ningĩ mũmera kana maciaro ma nyanya kana ma irigũ mambĩrĩria gũkorwo memanini kana mambĩrĩria kwoya ,mambĩrĩria gũkorwo me maceke kana matarĩ matarĩ matungu kũringana na gĩkĩro kĩrĩa gĩbatio gũkorwo marĩ nakĩo mũrĩmi nĩ amenyaga mĩrimũ nĩ ya njĩrĩria kũingĩra.

Nĩtũ nĩndĩretĩkania na ũhoro ũcio naa gĩtũmi kĩnene gĩa gwĩtĩkania na ndeto ĩyo nĩ gũkorwo atĩ rĩrĩa, andũ ethĩ mahũthĩra mĩtambo ya ũkinyanĩria mũno nĩmekoraga hatĩka-inĩ kaa nĩmekoraga makĩona maũndu ma mangĩ matabatie makorwo makĩona kũringana na mĩaka yao kana kũringana na harĩa makinyĩtie ũgĩ wao na, ũndũ ũcio ũgatũma mathie nambere kũgeria gwĩka maũndũ macio matekũmenya kana mategwĩciria mangĩmarehera mathĩna marĩkũ kana, bata kana gĩtũmi kĩnene gĩa gwĩka ũndũ ũcio kana thĩna wa gwĩka ũndũ ũcio nĩ ũrĩkũ harĩ mĩtũrĩre yao.

Mĩthemba ĩyo ya irio nĩ ĩteithagia mũno tondũ, rĩrĩa wahandanĩria irio iria ũrenda ciume itari ndĩe kana citarĩ thũkangie nĩ tũtambi na rĩrĩa wahanda irio iria citukanagio nĩguo tũtambi tũtũ tũtigakinyĩre irio iria ũrenda, tũtambi twambaga gũkinyĩra irio ici, irio ici ũhandĩte cia kũgirĩrĩria mũmera ũyũ ndũkarĩo nĩ gatambi, ndũkarĩo nĩ tũtambi na tũtambi twa twarĩa mũmera ũyũ rĩngĩ nĩ nĩtũthũkangagia irio icio kana tũgathũkangio nĩ irio icio kũringa na..

Mahũthĩro ma mũthenya mathiaga matiganĩte kũringana na bata ũrĩa mũndũ arenda kũhingia kana kũringana na gĩtumi gĩa gũtũmĩra mbeca icio, no mahũthĩro marĩa makoragwo me maingĩ mũndũ ahũthagĩra rĩrĩa arenda kũrĩa kana mahũthĩro maingĩ ma mũyagwo nĩ irio na rĩngĩ na rĩngĩ matikĩrĩga ciringi magana merĩ na kũgirĩka, nĩguo gũtũma, nĩguo kũmenyerera mahũthĩro macio mũndũ rĩngĩ nĩa nyiha nyihagia rĩngĩ irio iria ararĩa kana aka nyiha nyihia kĩndũ kĩrĩa aratũmĩra mũno na rĩngĩ gĩtira kũgeithia kũringana na, kũringa na harĩa arenda kĩmũteithie.

Gĩturwa kĩrĩa kĩgucagĩrĩria akenya mũno nĩ gĩturwa kĩa mũtongoria kana mũ mũtongoria wa bũrũri ũrĩa nĩwe ũkoragwo wĩ wĩ wĩ mũnene kana wĩ wĩ ũthiũ wa bũrũri witũ wa Kenya gũkũ thĩinĩ wa bũrũri oho ona ningĩ nja wa bũrũri na andũ aingĩ nĩ makoragwo na mĩonere kana maũndũ matiganĩte rĩrĩa gwakinya nĩ gĩturwa kĩu na nĩkĩo gĩtũmaga andũ aingĩ magucĩrĩrio nĩ gĩturwa kĩu na nĩgetha rĩngĩ, na nĩgetha nĩguo o mũndũ aheane muonere wake wa maũndũ andũ mamũthikĩrĩrie na maigue maũndũ marĩa aratanya gũĩkĩra bũrũri niguo andũ makamũcagũra.

Thirikari nĩĩigĩte, nĩthondekĩte kana ĩgekĩra rũgiri rwa kũmaka kana kũiga harĩa mũhaka ũkinyĩte wa harĩa nyamũ cia gĩthaka kũrĩa nyamũ cia gĩthaka cibatie gũkorwo cigĩikara na kũrĩa cikĩbatie gũikara andũ kana rũrĩrĩ andũ a rũrĩrĩ ruitũ nĩ manyitanagĩra na thirikari kũhũra riboti rĩrĩa nyamũ cionekana cigĩkĩra rũgiri kũingĩra mũgũnda-inĩ ya mũingĩ oho andũ nĩmateithanagia na thirikari rĩrĩa nyamũ icio ciora kana ciaumaa gĩthaka -inĩ magoka magateithania na thirikari gũcihĩta na gũcicokia thĩini wa kũrĩa cibatiĩ gũkorwo cigĩikara.

Thibitarĩ ĩrĩa ĩnguhĩrĩirie nĩyoyaga, nĩĩyiũkagia ũndũ ũcio na ihenya, na makageria gũtangĩkĩra arwaru kana mũrwaru ũrĩa ũngĩkorwo thĩna-inĩ kana hatĩka-inĩ, ũnyitĩtwo nĩ ũndũ ũcio wa hi na hi, na mageragia gũteithĩrĩria ũria mangĩhota kũringana na rĩngĩ gĩkĩro kĩa ũmenyo wao kana rĩngĩ kũringana na macini iria ciĩ thibitarĩ-inĩ ĩyo, magatigĩrĩra arwaru kana mũrwaru ũrĩa urehetwo wĩna thĩna ũcio wa hi na hi, na magacoka makamwethera ngari ĩrĩa ĩkũmũtwara, kana ĩria ĩkũmũkinyia thibitarĩ ĩrĩa ĩna macini kana ĩna andũ mena ũmenyo wa kũmũthondeka nĩguo agĩre na nĩguo one dawa iria abatiĩ gũkorwo akĩhũthĩra nĩguo thĩna ũcio ũthire.

Mohoro kana mĩcemanio ya gĩũteti nĩ ĩtangathĩtwo mũno, na ũkĩrora kana ũkĩringithania na hau kabere rĩrĩa andũ maumagĩra kana rĩrĩa andũ meyumagĩria, rĩrĩa gwatangathwo kwĩna mũteti kana kwĩna mũtongoria ũgũke ĩtũrainĩ kana gĩcigo-inĩ kĩao, andũ nĩmeyumagĩria na ũingĩ na merutaĩre no ũkĩringithania na thaici kana ũkĩrorania na thaici andũ nĩ makuĩte ngoro, ti andũ aingĩ marenda kwĩyumĩria niguo maigue kĩrĩa atongoria ao maramera. Gũkoretwo kwina mathĩna ma kĩũteti mũno.

Nĩhotaga rĩngĩ kũnyihanyihia mahũthĩro ma indo iria cirabatarania indo iria citarabatarania mũno he mũthenya na ningĩ ngahota gũkorwo ngĩnyihanyihia mũhũthĩre wa mbeca he indo imwe , he indo imwe iria batie gũkorwo, rĩngĩ ũkaringithania thogora wa kĩndũ kĩna harĩa ũbatie gũkĩgũra na noũkĩone na thogora ungĩ mũnininanini handũ hangĩ, ũgeka mathabu macio ũkona he bata ũgĩĩre kĩndũ kĩĩrĩa tondũ indo icio nĩ ũndũ ũmwe thogora noguo ũtiganĩte kwoguo no ũhote kwoya kĩndũ kĩu na ũgakĩhota kũnyihanyihia mahũthĩro ma mbeca.

Bũrũri nĩwoete gacĩra nĩwoete mũerekera ũrĩa wagĩrĩire nĩthĩ nĩamu ũkĩringithania na hau hau tene na ũrĩa hau kambere na thaa ici harĩa tũkinyĩte tekinoronjĩ nĩyo ĩratũmĩka kũhingia maũndũ maingĩ kana kũhingia me kũhingia kũhingia maũndũ marĩa mekagwo maiiingĩ na mĩhango mĩingĩ ikagĩrwo tekinoro rũrenda-inĩ kana tekinoronjĩ-inĩ koguo rĩrĩa ciana ciambĩrĩria kũhũthĩra tekinoronjĩ ciĩ cukuru -inĩ cia mũthingi, nĩĩ nĩ gacĩra kega mũno ga ga kũmaharĩrĩria nĩguo magĩkũra makũre mena ũmenyo ũcio na makũre mena mena mena mena mena ũmenyo urĩa ũbatie na me na mahote kũmenyera kũhũthagira tekinoronjĩ kũringana na ũrĩa magĩrĩire.

Mahũthĩro macenjagia kuuma mweri ũyũ nginya ũyũ ũngĩ kũringana na ũcenjia wa thogora wa indo kana maũndũ marĩa motungata marĩa ndĩrabatara gũkorũo ngĩhingia, rĩngĩ kũringana na thirikari, thirikari ĩo ĩgoka na mĩtaratara ĩmwe ĩtiganĩte kana ĩgoka na mwaka wayo na kĩgĩna, maũndũ magacenjia kuuma ũrĩa mararĩ mweri ũcio ũrarĩ hau kabere na mweri ũyũ tũrĩ, na rĩngĩ motungata kana indo cikaongererwo kwa thogora kana cikanyihanyiha thogora na hĩndĩ ĩo nĩ ũkoraga rĩmwe nĩ ũgũtũmĩra mbeca imwe nyingĩ harĩ ũtungata mũna, na rĩngĩ ũgatũmĩra mbeca nini harĩ ũtungata ũngĩ mũna.

Rĩrĩa rĩendekithia rĩatwarwo mbunge-inĩ nĩ nĩ mũbunge nĩ mũbunge mũna nĩ rĩthomagwo rita rĩa mbere na ambunge makaheo kahinda mamba mambe mecirie ũhoro wa rĩciria rĩu, rĩgacoka rĩgathomwo rita rĩa kerĩ harĩa ambunge maheagwo kanya mathiĩ meke ũthuthuria wa ũndũ ũcio na na ambunge nĩ nĩmahotaga gũikia kura makauga kana rĩendekithia rĩu nĩ rĩega kana ti rĩega, magacoka ma maka rĩgathomwo rita rĩa gatatũ kana rĩga rĩgacoka aambunge marĩkia gũikia kura rĩendekithia rĩkaheo kanya andũ magathiĩ mageka ũthuthuria andũ makona mawega na maũru magacoka magoka rita magathoma rita rĩa gatatũ harĩa aambunge me mahĩtũkagia maũndũ mamwe ma rĩendekithia rĩu na makaregana na maũndũ mamwe, thutha wa ũguo rĩkaheo kahinda ningĩ magathiĩ magacoka magacoka magoka maga ma mama ma magatha magathathaũra maka maka makendĩkithia rĩu okũringana me meta meta nyũmba ngima ya mbunge kana gĩcunjĩ gĩcunjĩ kia a mbunge, na ningĩ marĩkia marĩkia ma ma marĩkia kũheana ndũmĩrĩri yao, ĩgatwarĩrwo mũtongoria wa bũrũri ũrĩa wĩkagĩra kĩrore ĩgacoka rĩũ ĩgatuĩka watho.

Thĩmũ ĩno nĩ mũthemba wa Tecno ĩrĩa nĩ mũthemba wa Tecno ĩrĩa ndĩmĩhũthĩrĩte ta kahinda ka mwaka ũmwe, mĩaka ĩrĩ gũkinyanĩria thaa ici, thimũ ĩno nĩ ĩndeithĩtie maũndũ maingĩ mũno ta gũthoma, kwĩrorera ngerekano rĩngĩ nĩ hotaga kwaranĩria na andũ kumana na njĩra nyingĩ ta Whatsapp kana rĩngĩ mwena wa Twitter kana na kwĩrorera mĩthako mĩingĩ ya ngerekano, thaa ici ngĩmĩgũra nĩyaigaga mwaki kahinda ta mathaa mĩrongo ĩrĩ na mana ũguo no thaa ici kũringa na ũrĩa ndĩmĩtũmĩrĩte ndĩnina mũthenya ũmwe kana mathaa ikũmi na matandatũ ũguo na hau nĩyo ĩikaraga ĩkanina mwaki na ngamĩkĩra mwaki -inĩ .

Thirikarĩ nĩ ĩhotete kana nĩ ĩrathiĩ na mbere kũrehe mĩtaratara ĩyo ya gũtigĩrĩra atĩ cukuru kana arutwo nĩ marathoma na kompyuta, na ũndũ wa mbere nĩ kwamba gũtigĩrĩra atĩ o cukuru rĩngĩ kwĩna mũtambo kana kwĩna kompyuta ĩmwe kana igĩrĩ, na thutha wa ũguo arutwo magoka magabangwo kũringana na mathaa marĩa marĩthomaga mathaa, gũgacoka gũkarehwo mwarimũ ũrĩa wĩna ũũgĩ wa kũhũthĩra kompiuta ĩyo na agakorwo nĩ arathomithia arutwo kũhũthĩra kana ũrĩa mabatiĩ gũkorwo magĩtũmĩra kompiuta.

Rĩrĩa igunyũ ciarĩo, thĩna kana mathĩna marĩa marehagwo nĩ igunyũ icio ta mũmera kwaga gũkũra ũrĩa wagĩrĩire, mũmera ũcio nĩũhotaga gũkũra ũrĩa wagĩrĩire thutha wa igunyũ icio kũrĩo. O ho, rĩrĩa, rĩngĩ mũmera no ũkorwo ũnyitĩtwo nĩ mũrimũ ũnyitĩtwo nĩ mũrimũ mũna, na rĩrĩa gatambi kau karĩo, kagiragĩrĩria rĩngĩ gatigatambĩre mũmera-inĩ ucio ũngĩ , karute mũrimũ ũcio hau, gatware mũrimũ-inĩ, gatware mũmera-inĩ ũcio ũngĩ.

Tũtambi nĩ tũrĩaga tũgathũkangia mũmera, twarĩkia kũrĩa tũgathũkangia mũmera na tũtũma maciaro ma mũmera ũcio kana maciaro marĩa magĩrĩire kũruta mũmera ũcio, matikũraga kũringana na gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire, na ningĩ matikũraga kũringana mena ũritũ, kana kũringana na ũrĩa matanyĩtwo makũre. O ho mĩrimũ nayo nĩ yũragaga mũmera wĩ mũnini, ĩkanina, ĩkahota, mĩrimũ yani ĩkahũra ĩkanina mũmera, rĩngĩ mũmera ũcio ũgakua kana ũkaremwo nĩ gũthiĩ na mbere na gũkũra, na njĩra njega ya kũhũrana na indo icio nĩ kũhũthĩra dawa.

Wa mbere nĩ kwamba gũtigĩrĩra atĩ, harĩa mahiũ makwa maraikara nĩ handũ hatheru, handũ maramũkĩra riũa wega, handũ okorwo nĩ kiugũ marĩ, kiugũ kĩu nĩ kĩraikara gĩgĩthambagio, gĩkarutwo gĩcoro, gĩgacoka gĩgathambio, ngacoka o ho nĩndigagĩrĩra atĩ irio iria mahiũ makwa mararĩa nĩ irio. Okorwo nĩ mahuti nĩ matheru nĩ mahuti me ũrĩa mabatiĩ gũkorwo marĩ, ningĩ mararĩa irio na cikarĩa na mahiũ mau makarĩa kũringana na irio iria cibatiĩ gũkorwo ikĩrĩo. O ho nĩ ndagĩtari kana arĩa, he ndagĩtarĩ a mahiũ nĩmokaga magacitheca, magatigĩrĩra atĩ mahiũ macio nĩ maraikaraga na ũgima ũrĩa mwega wagĩrĩire na magathiĩ na mbere gũkũra ũrĩa magĩrĩire.

Rĩrĩa mahiũ ma ng'ombe kana yarwara nĩ njambĩga gwĩka ũthuthuria ngamba kũmenya kana mũrimũ ũcio nĩ mũrimũ ũmanĩte na ng'ombe yakwa ĩĩika kana nĩ mũrimũ ũmanĩte na kũrehwo kana mũrimũ ũratamba kuma kwĩ mahiũ marĩa mangĩ ũgoka, ũgoka nginya mahiũ-inĩ makwa, ũgoka kwĩ ng'ombe ciakwa, o ndarĩkia gwĩka ũthuthuria ũcio ndamenya gĩtũmi na kĩene, ndamenya gĩtũmi kĩnene kĩa mũrimũ ũcio ũhanĩke, nĩ njethanaga na ndagĩtarĩ wa ng'ombe agoka agacitheca kana na akandarĩria nĩ njĩra irĩkũ batie gũbuatĩrĩra nĩguo menyerere mahiũ makwa kana ng'ombe yakwa ĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ kumania na hau.

Kĩgunyũ kĩa ngũnga no ũkĩgirĩrĩrie na njĩra nyingĩ, na ĩmwe ya njĩra icio nĩ rĩrĩa mbembe yaumĩra yakinya ũraihu wa gũkinya maru-inĩ, kana rĩrĩa wona nĩ yambia kũrĩo nĩ kĩgunyũ kĩu kĩa ngũnga, no ũke ũitĩrĩrie mũhu, mũhũ nĩ ũteithagĩrĩria kũnina, kũnina kĩgunyũ kĩu, o ho no ũhũre dawa, o ho no ũhũre dawa ĩrĩa, ciakũgirĩrĩria, ciakũraga kĩgunyũ kĩu rĩrĩa kĩ mbembe-inĩ, kana no ũgũre mbembe ĩrĩa ũramenya nĩ ĩkinyanĩirie ikĩro atĩ na ndĩngĩro nĩ kigunyũ kĩu, o na rĩrĩa wamĩhanda mũgũnda-inĩ waku.

Indo ta mũhu, mũhu wa rĩko nĩ ũteithagĩrĩria mũno kũrũa na, kũrũa na tũtambi tũrĩa rĩngĩ tũkoragwo mathangũ-inĩ ma irio iria ciĩ mũgũnda, o ho no ũtũmĩre nyamũ ta nyoni. Nyoni nĩ citeithagia rĩngĩ kũnina igunyũ kana tũtambi tũngĩ tũkoragwo kou mũgũnda-inĩ wa irio ta wa mbembe kana mboco, O ho mũrĩmi no no a no a, no agũre mĩũngũrwa kana, kana mbegũ ĩrĩa aramenya nĩ ĩgwĩtiria no ĩhũrane na mĩrimũ, no ĩhũrane na mĩrimũ o na kana kũhũrana na tũtambi.

Harĩ, nĩ ũndũ gĩtumi kĩmwe gĩtũmaga andũ mathiĩ thibitarĩ cia mũingĩ aa cia andũ kĩũmbe no ũkore rĩngĩ ũtungata arenda ũtungata mũthemba mũna rĩngĩ nĩekwona athiĩ thibitarĩ ya thirikari ĩrĩa ĩmũkuhĩrĩirie ndangĩona ũtungata ũcio na hena thibitarĩ ya mũndũ kĩũmbe ĩĩ hau ũguo na kwĩna ũtungata ũcio hau. Gĩtumi kĩngĩ kĩngĩtũma mũndũ athiĩ thibitarĩ ya mũndũ kĩũmbe nĩ kũringana na kana rĩngĩ akorwo arenda dawa mũthemba mũna na athiĩ na ageria kũmĩetha kana kũrĩa eka ũthuthuria wake noyonekanire thibitarĩ ya mũndũ kĩũmbe.

Harĩ, wĩ mwega ha rĩtwa njĩtagwo Mũricho wa Ndung'u na niĩ ndutaga wĩra kambuni-inĩ ĩno ndutaga wĩra rũhonge-inĩ kana mwena wa kwendia, ũgũri na wendia na nĩ ndutĩte wĩra kambuni-inĩ ĩno mĩaka mĩaka ĩrĩ, mĩaka ĩrĩ na ngoragwo ndũgamĩrĩire andũ arĩa oothe makoragwo rũhonge-inĩ rũu rwa wendia na ũgũri na ngwĩhoka nĩ tũkũrutithania wĩra hamwe nawe matukũ-inĩ marĩa megũka ĩĩ na wũigue wĩ karĩbũ mũno thĩinĩ wa biacara ĩno itũ kana kambuni ĩno itũ.

Kĩama kĩrĩa kĩritaga wĩra wa kũratha rĩera thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya gĩtagwo meteorological department Kenya meteorological department na kĩama kĩu nĩ gũteithagia mũno ũrathi-inĩ wa rĩera nĩ amu nĩkĩhotaga kwĩra arĩmi gũtanya rĩrĩa mbura ekwambia kura, arĩmi makwambia kwĩharĩria nĩgetha mamenye haria mekũhandĩra irio oho nĩgĩteithagia kũmenya rĩrĩa kũndũ kũna kũngĩgĩa na mbura nene niguo andũ arĩa maikaraga kũrĩa ngurumo-inĩ makerwo mathame mathiĩ kũndũ igũrũ, oho nĩgĩteithagia rĩrĩa niguo kũmenya ũrĩa rĩrĩa huho cirathiĩ na ũrĩa huho cigũka nĩguo rĩngĩ rĩrĩa ndege ciĩ rĩera-inĩ cigĩũka kana cigĩthiĩ nja wa bũrũri cikahota gũtwarithio na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Wa mbere nĩgetha kũgitĩra mbũkũ nĩ kwamba gũthomithia andũ acio a njaruo, ndĩmatarĩrie bata kana gĩtũmi kana mawega marĩa makora, monekanaga na kũrera nja , kũrera mbũkũ cia mũciĩ-inĩ, njoke ndĩmonithie njĩra njega ĩrĩa, njĩra iria ũngĩtũmĩra rĩrĩa ũrarera mbũkũ ciaku. O ho no njoke ndĩmonithie ndĩmonithie kũrĩa mangĩendia nyama kana rĩrĩa marera mbũkũ nyingĩ ũrĩa mangĩendia nyama kana thoko ya nyama cia mbũkũ, njoke ndĩmateithĩrĩrie gũkũria biacara iria ciumanaga na wendia, ndĩmateithie gũkũria biacara ĩyo ya wendia wa nyama cia mbũkũ.

Mĩtaratara ya kũhũthĩra tekinoronjĩ reke tu reke njuge nĩ hĩndĩ ĩrakinya cukuru-inĩ iria cii cinguhĩrĩirie na eee na reke njuge arutwo arĩa marahũthira tekinoronjĩ thaici, kana arĩa marebu marathomithio kũhũthĩra tekinoronjĩ nĩmarateithĩka mũno tondũ nimekũhota gũkũra mena ũgĩ wa kũhũthĩra tekinoronjĩ, ngũingĩra intaneti-inĩ na gwetha kĩndũ kĩrĩa mũndũ arabata gwetha kindũ kĩrĩa mũrutwo arabatara oho nĩũramateithia gũthoma na ngerekano cia ĩmwe kwa ĩmwe, iria ciĩ iria rĩmwe cikoragwo mabukuinĩ na nĩmarahota kũ kũnyita maũndũ marĩa marathomithio kana marĩa arimũ maramera na njĩra ĩna ũhũthũ mahũthĩra tekinoronjĩ gũthoma.

Rĩrĩa kwina rĩera rĩa riua nĩ kũrĩ tũtambi tũrĩa twĩyumagĩria, tũtambi tũingĩ nĩ tũkuaga na kana ũguo tũtambi tũkoragwo tũkĩrekia matumbĩ na mĩrimũ ĩrĩa yonekanaga hĩndĩ ĩyo rĩngĩ nĩ mĩrimũ mĩnini na ĩngĩhota kũrigĩrĩrĩka mũno no rĩrĩa mbura yoira na mbura nene yoira tũtambi nĩ tũhataga gũcoka kana kũrurumũrwo tondũ hĩndĩ ĩyo kũraura rũhuho nĩ rũkaga rũkahuruta matumbĩ ma tũtambi kũndũ kũngĩ rũkamarehe mũgũnda-inĩ, rũhamarehe mwena ũngĩ rĩu hĩndĩ ĩyo kwĩna mbura ĩyo tũtambi tũu nĩ tũhotaga gũkũra naihenya tondũ nayo mĩmera nĩguo ĩkoragwo ĩkĩhandwo na twakũra tũkambĩrĩria kũrĩa mĩmera na gũthaũkangia mĩmera ĩrĩa ĩhandĩtwo.

Nyanya nĩcigũmagĩrwo nĩ mũrimũ wa kũhĩa mbaa na kana rĩngĩ na mũrimũ ũcio nĩ ũnyitaga nyanya nyingĩ mũno na njĩra ĩrĩa ya kũgirĩrĩria mĩrimũ ũcio nĩ kũhuhĩra dawa, kũhũhĩra na dawa iria cia gĩrĩire oho nyanya ningĩ nĩnyitagwo nĩ mũrimũ wa kũrĩo nĩ kĩgunyũ, nyanya ĩkarĩo nĩ kĩgunyũ, kĩgunyũ gĩgakorwo thĩinĩ wa itunda rĩa nyanya na njĩra ĩrĩa njega ya kũgirĩrĩria thĩna ũcio kana thĩna ũcio nĩ kũgũra mbegũ ĩrĩa ũramenya nĩ njega nĩ yagĩrĩire kana nĩkinyanĩirie ikĩro iria ciagĩrĩire cia kũrĩma nyanya oho ũgaikara ũkĩhuhagĩra nyanya dawa nĩguo kũgirĩrĩria tũtambi tũu tũrĩa tumanaga tũrĩa tũkoragwo tũkĩrĩa nyanya ta igunyũ icio.

Maita maingĩ rĩrĩa marĩa ndanathiĩ thibitarĩ maingĩ nĩ marĩa thiaga rĩngĩ nguĩtwo na nduthi kũringana na mũrimũ, kũringana na harĩa rĩngĩ ngĩrwarĩte, no onoho he mĩrimũ ĩngĩ mĩnini ĩtũmaga mũndũ agĩthiĩ thibitarĩ agagĩthiĩ magũrũ oho he mũrimũ ũngĩ ũngĩkĩrwara ta rĩngĩ wĩna thĩna ndũrahota gũthiĩ na magũrũ hau nĩũgĩethagĩrwo ngari ĩgagĩgũtwara thibitarĩ.

Ateti, amwe a ateti arĩa me gatũ mũno nĩ mũteti ta Alice Wahome, arĩ mũmbunge no thaici nĩwe ũkoragwo wabici-inĩ ya thirikari ya maĩ, nĩharĩ mũteti ũngĩ ũgwĩtwo Irungu wa Kang'ata, ũrĩa nĩwe ngavana wa kaũntĩ ĩrĩa nyumĩte, nĩharĩ mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gackagua, arĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri, o ho nĩ harĩ mũtongoria ũngĩ ũgwĩtwo Ũhuru wa Kenyatta, arĩ mũtongoria wa bũrũri wa kana thĩ-inĩ wa Kenya, oho nĩ harĩ atongoria angĩ aingĩ mũno.

Mamwe ma mathĩna marĩa arĩmi a nyanya mageragĩra nĩ rĩrĩa tĩri ũcio wathamio, ũthiaga ũgakua bataraitha na thumu ũrĩa mũrĩmi ekĩrĩte rĩrĩa ahandaga. O ho, rĩrĩa tĩrĩ ũcio wakuo kana wathamio, ũthiaga ũthiaga ũkamunya mĩri, ũkamunyora mĩri, ũgatiga mĩri yanĩkĩirwo riũa na no ũtũme nyanya iyó yũme, na nĩguo kũgirĩrĩria mathina macio, mũrĩmi nĩendagwo akarĩma nyanya ciake handũ, hagaturwo mĩtaro irĩa ĩkũgirĩrĩrio kĩguo gĩtigakue tĩri, na rĩngĩ kana agakĩrĩma kũndũ kũrĩa kwĩna mĩgũnda ĩikarĩte ĩtarĩ mĩhurũrũku mũno.

Gĩcigo-inĩ andũ mahũthagĩra ngũ kaingĩ na nĩ ngũ iria kaingĩ, maita maingĩ cikoragwo mĩtwe-inĩ tondũ andũ nĩ makoragwo mahandĩte mĩtĩ ĩtiganĩte mĩgũndaine yao kwoguo rĩrĩa mabatara ngũ nĩ mathiaga, no mateme mũtĩ ũcio ma watũrange ume ngũ, oho no mahũrũre mũtĩ ũcio, mahũrũrange honge cia mũtĩ ũcio na maciũmithie mone ngũ kwaga ũguo andũ nĩ matũmagĩra makara marĩa mendagio kũringana na gĩthimi kĩrĩa mũgũri ekwenda no enderio rĩngĩ ndo ĩmwe kana ngũnia ĩmwe na ona angĩkorwo thaa ici nĩgũkĩte ũrĩmi wa andũ mararuga na rĩera rĩa, rĩrĩa rĩendagio duka-inĩ rĩa gas na angĩ magagĩtũmĩra nyamũ ĩtagwo bio-gas

Atongoria othe a bũrũri nĩ macangĩire o mũndũ o ũrĩa wothe angĩhota, no mũtongoria ũrĩa ũtuĩkaga nĩwe wacangĩire wega ũkũria-inĩ wa bũrũri nĩ mũtongoria wa gatatũ ũgwĩtwo Mwai wa Kĩbakĩ, ũrĩa nĩakire mabarabara maingĩ, akĩrehe gĩthomo gĩa bũrĩ thĩiniĩ wa cukuru cia mũthingi na agĩcoka ningĩ, akĩrehe mabara, agĩũka na mũtaratara ũrĩa wa wa gũtigĩrĩra atĩ mũndũ, mũrĩmi wothe na mũbiacara wothe wa gĩkĩro gĩa thĩ nĩaraingĩria mbeca na akona, na biacara yake ĩkamũhe mbeca ategũtinda akĩoya ategũtindanĩra akĩoya ma, akĩoya maratathi maingĩ ma thirikari ma kũmwĩtĩkĩria arute biacara ĩyo ena yo.

Maũndũ ma historĩ marĩa manekĩka rũgongo rwa irathĩro rwa bũrũri wa Kenya nĩ hĩndĩ ĩno mwaka wa ngiri igĩrĩ ikũmi na ithano rĩrĩa arutwo acukuru mũnene wa Garrisa University ma ma matuĩkire atĩ nĩme , makĩ makĩ makĩrekererio bomu ĩrĩa ya kuire mĩoyo mĩingĩ mũno ya arutwo arĩa mathomagĩra cukuru ũcio na arĩa marĩ toro hĩndĩ ĩyo oho nĩ gũkoragwo na eeh nĩ gũkoragwo na macira maingĩ ma jeshi kũrũa na Alshabab arĩa makoragwo maumĩte mwena wa cumarĩ oho andũ aingĩ, andũ aingĩ aaa mwena ũcio nĩ makoragwo na thĩna tondũ nĩ maikaraga makĩhithũkagĩrwo, makĩiyagwo mahiũ na rĩngĩ nyingĩ ona historĩ ĩngĩ no ũkũre kwĩna mathĩna ma wagi wa mbura gwa kahinda kanene.

Mohoro marĩa mathondekire ciongo cia bũrũri ũmũthĩ nĩ mohoro megiĩ kĩ-ũteti harĩa Gabana wa Kauntĩ ĩgwĩtwo, gabana ũgwĩtwo George Natembea, augire atĩ nĩ egũtiga wĩra kana nĩ ekwandĩka marũa ma gũtiga wĩra kũngĩkinya atĩ Magabana kana atongoria a kaũntĩ iria cimũrigicĩirie kuma gĩcigo-inĩ gĩake nĩmekũnyitana mokĩrĩre thirikari ĩrĩa atongoragia nayo kaũntĩ yake, oho mũtongoria wa mung'ethaniro egwĩtwo Raila onake nĩ aririe nĩ ũndũ wa thutha wa riboti ya atĩ ũmwe wa arũmĩrĩri ake mũnene kana ũmwe wa andũ arĩa manyitanagĩra gũtongoria kĩama gĩake nĩ arenda gũtiga gũkorwo e wa kĩama kĩu.

Ũkĩringithania na kĩndũ kĩrĩa ũrabatara kũgũra nĩ harĩ bata wa indo imwe ũthiĩ ũgũre ĩmwe kwa ĩmwe no no maita marĩa maingĩ andũ rĩngĩ mũndũ nainjitante mũno nĩ onaga he wega etie indo kũgerera njĩra ya intaneti no niĩ, niĩ nĩ nyonaga hebata ũthiĩ ũthiĩ ũgũre kĩndũ ĩmwe kwa ĩmwe nĩguo wone kindũ kĩu wone mũrutĩre wakĩo wa wĩra na nĩgetha ũhote gũkĩiyũkia we mwenyewe ndũkareherwo kĩndũ ũcoke uuge ndũrendaga kĩndũ kĩhana ũguo ũrendaga kĩndũ kĩngĩ kũhana ũndũ ũngĩ nĩ mũthemba mũna.

Ĩĩ mũrata wĩ mwega? ĩĩ gũkĩhana atĩa, ũhoro wa matukũ, hĩĩ nĩ matukũ maingĩ mũno kuma rĩrĩa twĩrĩgaine na we, nĩ ngwĩhoka ũrĩ ona thayũ na nĩ wĩmenyereire o wega na, na nĩ ngwĩhoka no ũrathiĩ na mbere kũruta, kũruta wĩra waku wĩna na ũgima mwega wa mwĩrĩ na Mwathani no agĩkũmenyereire na agagĩkũiga wega nginya mũthenya wa ũyũ wa ũmũthĩ, nĩ ndakena mũno nĩ gũkwona naa, we nĩ tũkwarangia, nĩ tũkwonana twarangie.

Rĩrĩa tĩri wongererwo indo icio cia kũguna tĩri na rĩrĩa tĩri wongererwo indo ta bataraitha nĩ iteithagia mũno kwongerera indo iria cirabatarania he mũmera mũmera, nĩguo ikũre kana nĩguo irio cia mũgũnda nĩguo ikũre na ũkongerera ũritũ kana ikongerera gĩkĩro kĩa mũmera ũrĩa ũũũ ũrendwo ũkũre na hau noho ũkongerera, mũmera ũcio ũkongerera maciaro nĩ tondũ nĩ ũhotaga, tĩri nĩ ũhotaga gũkorwo ũũ ũkĩnyitĩrĩra mũmera ũcio nginya rĩrĩa ũgũkũra na maciaro mongerereka ũkorwo mũmera nĩ wa kwendia mũrĩmi akona mbeca kana akona irio eeh nyingĩ kũringana na ũrĩa arabatiĩ gũkorwo akĩgetha.